Ore ena naa slaughter arashu enkagi nayiengi suam aa enkishu arashu intare neeku niche tanakata eteyiangaki pee etumokini awaita busher. pee etumoki ashom atimiraki iltunganak te busher eidipaki naa ateyieng '.

Etii enkata nataasa ena siai naa ore sababu nataasie inchere naa inchere eewuo eng'ari neyauni endaa onkera neinepuni iyiok kitii sukuul, niaku naa neyieuni naa iltung'anak oitadou neibidi naa peyie kindau aate, aitadoiki naa nena kera eina sukuul endaa. kiira intoiwuo eina sukuul.